REITs ko kampunit ne ne tononchin korik che kialdoi. Icheket che konu rabisiek che kiteche eng korik chutok, ako icheket che-che indochin ako pangani ng'alek ap tegset. Ako icheket che tononchin kora aldaet ap korik chuton

NSSF ko tetutietab serikali nekinde serikali sikotoret eng kayumetab chepkondok ii, che karon kotoreti piik tugul che yoe kasit ii, karon ko kakoba kamunget ii anan ko yoindo kaimutiet ake tugul nemokchinkei rabiisiechu.

Lake Victoria South Water Board, ko kiip toretet neoo eng keberberwek chechang en emet ap Kenya. Kitoret sukulishek, ak sipitalishek konyor-konyorchikei beek che yamatik, ak beek che tililen. Kitoret kora temik, konyorchikei beek che magatin eng mbar.

Boisiet ap mashinishek chetirirendos en ripset ap mbar, koindoi kaimutik chechang. Ne tai korok, mashinishek chu ko-ko kali, kouiy kenyor. Nebo aneg, mashinisek chu, icheket, komache ripset nemii barak, siko-sikoyai boisiet kou ole nyalundoi. Mashinishek chuu kora ko maimuch korip mbar kuu ole ye katariptoi chito

Chang oratunwek che tos iboisien, sinyorchikei besendo ne-ne taunen cyber. Ne tai korok, otiki-otiki-otikiriat konoret en benki age tugul, neuu Equity anan ko KCB, ko tos iwe, aki-akibesen rabisiek che imakchinikey en-enyatet ap cyber. Nebo aeng, kotos icheng kampunishek che boisien simoshek, akisom besenet ngung, akiyaat cyber. Anan, ngot ko koromit missing, ko tos icheng chorwa, anan ko chii ne-ne tindoi, ne tos kotindoi rabisiek che imakchinikei aki-akibesen situn iwekchi yekikakonam lain mung'aret ng'ung

En konetindet nebo sukulit ab barak ko achome onetis kong'eten sait loo amun katar kipsomaninik kasisiek kwak chebo atkaitugul akotomo kochokoso kipsomaninik akokas komie kiit noneti.

Oret ne nyumnyum, ne tos koboisien temik, kolil mbarenik kwak eng bolik, ko koboisen tetutik che kinde serikali, nebo ng'alek ap temisiet, ak ng'alek ap itundop emet. Ako koboisien komiten kipsomaninik che kisir serikali, che tononchin akokere itundob emet. Ko oret ne nyumnyum notok ne tos koboisien temik, kolil mbaronik kwak sikochakchikei kakwenyet

Ko atemindet ap kasari, ko cham aboisien simoit ak laptop ko ayum-ayumi sirutik chebo mbaret nyun. Nga simoit ak laptop kotindoi tuguk en orit, che yanwan asir-asir tuguk ap mbar. Yanwan nguni kot atindoi, iyanwan asir kole atindoi tuga ata, atindoi nego ata ata mbaronik che atindoi, kwamin nee en mbarat ni, kwamin nee nin ingo. So tuguk chu moswaknatet cheu simoit ak laptop ko ki toreton kapsaa

Koatemindet kitoreton tuguk ab kasari chekinoken beek mbaar en ripset ab beek amun ibe beek chetuten akonaga minutik chechang' beek ,ngeng'alalen katoltolik ab kasari ko koron missing amun chute ng'ungunyat en nyumnyumindo akoyai minutik koruryo en kasarta nenwach

Yeboisien muswaknatet ap kasari, kinaka en, kinaka beek minutik, koribe ng'ustaet apkey nebo ng'ung'unyek. Ngaa tuguk ap kasari, che kinaken beek en mbar, ko kikyai en oret ne ikochin kityo minutik beek che che yamatin. Makonu beek chechang zaidi che imuch ko-kokon ng'ustaet apke nebo ng'ung'unyek

Ko kampunishek chechoket chechape betirisiek en Kenya kochang, ma agenge. Miten kampunit ne kele Aceleron Kenya, kochape betirisiek che naatin en kainet lithium batteries. Sikomi kampunit ne kekuren ABM Africa Limited. Kochape betirisiek che kiboisien en pikipikisiek ak solaishek. Sikomii kampunit ne kekuren Chloride Exide Kenya kochape betirisiek sana che kiboisie en karishek, ak en solaishek kora. Sikomi kampunit nechope betirisiek ap everready. Ko ngeng'alalen everready ak betirit notok ne tinodi alamet ap dhahabu, ko betirisiek chu tuwan, koindoi kimnatet nemache kokerkei. So ui kele aino ne tindoi kimnatet kosir-kosir ingo. Lakini um en keret ak um en research ne kikiae, ko everready komache kokim missing kosire betirit notok netindoi alamet nebo dhahabu, notok ko turbo batteries

Ngeboisie mukungoik kinaga beek minutik ii ko tindoi kelchinoik che chang mising, netai ngeboisien mukungoik ii, ko nyoru minutiet ake tugul beek che yomotin, kiit ake kora ne karan ngeboisien mukungoik ii, ko ribe beek makiboisie beek che chang niboisien mukungoik ii ko, iboisien beek che tuten lakini ko beek che yomotin minutik tugul chemi mbar.

Kotakonetindet anan kipsomonindet en sukulit nebo barak ako mongen lakwet kotar oret ab siret nebo ko amuti lakwani en oret nechamat ak neyanat en sukul sikonyor kasarta nekaran akotoretok en ngalekyik chebo sukul

Ngotko akandoidet ap kipsomaninik, akonyo lakwet komwaiwaon kole kakikwet inendet, anan tindoi ndendet kiy neime en sukul, kiy netai ne ayae korok, ko akochi lakwani kasrat ne yamat, koarorwan kiy age tugul ne katestai, asimuch arorchi inendet, um ole atoretitoi inendet, ak kiy newendi kwae sukul sikotoret inendet, en kiy neka-nekanyor anan kiy nekakiachi inendet, anan kiy ne iime inendet.

Moshinit negue ng'ung'unyek kotoreti temindet konai kole ng'ung'unyat aino nemi mbarenyin akonai inendet kole minutiet aino nenyolchin mbarenyin, en yon kotoret temik konai kole ne nenyolchin soiti mbarenik kwai mominsei kityo .Moshinit notok nekere itondab emet kotoreti temindet konai kole nyone au ropta akonai kole nyolu kominso en kasarta aino.

En iman, ngeker somanet ap kasari, ko komach kouit kenyor sukulit anan somanet netinye kanetishet ne kibo keny. Ndandan en somanutik alak che somani kipsomaninik eng kasari, komiten che mwae che mwachin icheket, anan chetinye ng'alek che kibo keny